Ore ena pisha netii olairemoni obo, oibungita emasaai naasishoreki tenkiremore, ena masaai naa keji ereek, ore ereek naa keyasishoreki oshi, tiatua enkiremore olchampai ashu too mukuntani, asie entoki naji leveling nitantasae, aitantasayie enterit, nitayu yeki ilchafui. Tenchumata enterit teneidipi ataasie leveling naa Ina esiai ena.

Adolita ilongok, nadolita sii iltunganak laijo kegira aishangilia ilongok egira ara. negira sii airiki kulo oingok pee etumoku aataarata. ore ena naa edala oshi naji bull fighting nayauni ilongok loing'ua iwuejitin nepashipaasha. nepuonunui airiki pee edoli ajo kalo oingonu loisul, ashu kalo oingonu omir, irkulie, ashu kalo oing'oni omir enkumoi ooloingok, naa kaa breed sii naa ka naagol.

Ore eng'eno ashu enkariyiano nayieu ena siai ,eyieu ena ariyiano iyiolo ataasishore, eusi o sintano naripieki nkamuka. neyieu sii enkariyiano oo Rankin, oo eetae irankin, kumok oleng oosh namuka, etii ilngiroin, etii iloodo, etiiiloorok. neyieuni sii neyiolo ategelu oranki,,onare neosho nkamuka te nkariyiano, oore enkae keyieuni niyiolou ajo kausi enare neripieki iwuejitin nepaasha oo namuka, etii inaaripieki esol. etii inaaripieki shumata tene, ore enkae baa naayieuni tena siai, keyieuni naa iyata engiriata, keyieuni naa iyiolo ataboitare iltunganak. iyiolo aibung'are ilkastomani, amu ore ilkastomani naa keeta irkuaaki opaasha, neeku keyieuni naa iyiolo ataboitare ninche, tesidano, pee itumoki naa anoto faida sapuk.

Ore entoki edukuya etii nkera kutitik etii swimming pool ore entoki nalotu ndamunot naa ewueji naponu nkera kutitik ayeng'inyenga're inkatitin nemetii school naponu oo ntowuo enye ayeng'inyenga' tenewueji naponu adala enkiguranitin napaasha neponu sii ngulie aitengenara enaiko teniar entinti arashuu tene swim